Rũhonge rũrũ rwĩtagwo Ministry of Agriculture and livestock Development, nĩ rũhonge rũrĩa rũtaaraga mũrĩmi ũrĩa abatiĩ gũkũria irio ciake, ũrĩa abatiĩ kũmenyerera mahiũ make. Agakĩrutwo ũrĩmi wa thamaki ona ningĩ makaheana motaaro ma ũrĩa mũrĩmi angĩhota gwĩkũria na wĩigithia kumana na ũrĩmi wake. Nĩmaheanaga ithomo kũrĩ mũrĩmi na njĩra mwanya mwanya. Wambere nĩmakoragwo na mĩkakati ya agricultural shows and affairs, ĩno nĩ thoko ĩrĩa ĩcokanagĩrĩria arĩmi hamwe ma ĩgakorwo n ĩ rĩngĩ ĩcagũrĩtwo kuma kauntĩ to kauntĩ nĩ thokjo ya monanio ma kĩrĩa mũrĩmi arĩmaga, na okũu ũguo nokuo mathomithagio ũhoro wa wendia na ũrĩa thoko cikarĩte makahota

SME nĩĩkoretwo ĩtegũkinyanĩria motungata mayo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire kũrĩ arutwo a wĩra nĩ tondũ wa rĩrĩ, mũigana wa mbia iria mangĩhũthĩra matarĩ na ngombo nĩũtũmaga ũtungata wao ũkinyĩre andũ ũkinyĩre andũ aingĩ kana thoko yao ĩthereme naihenya na magakorwo marĩ na aruti a wĩra aingĩ. Kuoguo mũtaratara wao ũgakowo nĩ gũkũra ũrakũra naihenya. No hĩndĩ ĩrĩa mena ngombo-rĩ ũtungati wao-rĩ kana thoko ĩno yao-rĩ, nĩgũkundera ĩkunderaga nĩtondũ ngombo ĩcokagio ĩrĩ na maciaro na maciaro maya-rĩ, nĩmo makoragwo makĩnyihanyihia kana magakunderia thoko ya MSME kuoguo gũcũngĩrĩria kinya aruti a wĩra aingĩ gũkorwo matekũruta wĩra, magagĩbutwo.

Ngamĩra-rĩ nĩ nyamũ ĩkoragwo yũmbĩtwo gũkorwo ĩgĩikara kũndũ werũ-inĩ, kũndũ kwĩna riũa rĩnene mũno, na ngamĩra ndĩkoragwo ĩna maũrũri mwĩrĩ-inĩ wacio. Yũmbĩtwo atĩ ĩna rũa rũritũ mũno na maguoya macio, ũngĩcirora ĩkoragwo ĩna maguoya maingĩ makuhanĩrĩiirie mũno. Maguoya maya-rĩ, na ngothi ĩno yake nyũmũ-rĩ, nĩyo ĩhotithagia ngamĩra ĩno gwĩtiria kumana na ũrugarĩ ũrĩa ũkoragwo kũu werũ-inĩ, na gwĩtiria kumana na riũa rĩhiũ mũno rĩrĩa rĩkoragwo rĩrĩ kũu werũ-inĩ, na ningĩ ngamĩra nĩĩkoragwo na iguku mũgongo-inĩ wayo. Iguku rĩu rĩkoragwo rĩkuĩte maguta maingĩ mũno, marĩa mathĩagwo mwĩrĩ-inĩ, makamĩhe hinya in form of energy nĩyo ĩtagwo energy na ĩkahota gwĩtiria gũkorwo ĩrĩ kũrĩa werũ-inĩ.

Matawa barabara-inĩ nĩ makoragwo makĩongerera ũtheri wa kuigana, atĩ rĩrĩa mũndũ egũkorwo akĩhũthĩra bara ĩyo nĩagũkorwo ena warie wa kuona mwena ũrĩa ũngĩ, na mwena ũyũ ũngĩ na mbere yake. Koguo rĩ ona rĩrĩa ndereba arahũthĩra barabara ĩno, matawa maya nĩmagiragĩrĩria kuonekana kwa mĩtino, nĩamu ndereba agũkorwo ena warie wa kuona mbere yake nĩkĩĩ kĩrĩ ho kana thutha wake nĩkĩĩ kĩrĩ ho. O rĩngĩ nĩ mateithagĩrĩria matereba kwaga guthiĩ mũgarũ ma mawatho ma barabara ta kũ overspeed. Ningĩ nĩmateithagĩrĩria mũhĩtũkĩri o wothe wa bara nĩagũkorwo ena ũigĩrĩrĩki mũnene mũno wa kuona atĩ, mbere yake kwĩna ngari, nĩ abatie gũkĩra bara kana ndagĩbatie gũkĩra bara. Matawa maya nĩ mateithagĩrĩria rũhonge rwa bara, rwa mabarabara gukorwo magĩbuatĩrĩra na CCTV camera ciao ũrĩa barabara cirathi na mbere na ũrĩa irakĩhũthĩka, kana mawatho nĩmarakiunangwo, nĩ tondũ ũtheri nĩ mũiganu wa...

Iheo nĩiheagwo cirĩ cia nĩiheanagwo cirĩ cia mĩthemba mĩingĩ mũno. Wambere nĩ kũrĩ iheo iheanagwo cia birthday mũndũ agĩkũngũĩra gũciarwo gwake nĩaheagwo iheo nĩ arata ake kana nĩ bamĩrĩ yake. Kĩheo kĩngĩ kĩheanagwo nĩ kĩa andũ arĩa mendanĩte nĩyo ĩtagwo valentines day, mũthĩ ũcio andũ nĩmaheanaga iheo magĩkũngũĩra wendo wao. Nĩ kũrĩ iheo ingĩ cia gũkũngũĩra hingo ya mũciari wa mũtumia kana gũkũngũĩra mũciari wa mũthuri nĩyo ĩtagwo mother's day kana father's day, o rĩngĩ ona macukuru-inĩ rĩ, nĩkũheanagwo iheo mũndũ rĩrĩa areka graduation no kũheanagwo iheo na maita maingĩ.

Ũndũ ũrĩa Mũkenya angĩheo naguo hinya nĩ atĩrĩrĩ, no acokire ndebe-inĩ rĩngĩ, athure mũtogoria ũngĩ, arĩa matekuruhaniĩtie na ũhoro wa corruption, ũhoro wa wũici wa mbia cia mũingĩ. Nĩ tondũ wa rĩrĩ, economy no gũthiĩ ĩrathiĩ na mbere na ĩkĩhaicaga, igoti rĩkongererwo, na mũongererwo ũyũ ona ndũragĩteithia Mũkenya , ndaragĩakĩrwo barabara, motungata ma thibitarĩ ndĩrakĩmona,. Koguo ũndũ ũrĩa ũngĩteithia Mũkenya nĩ atĩrĩrĩ, nĩ tondũ thirikari hayo, nĩremetwo nĩgũbuatĩrĩra wĩici ũyũ wa mbia, Mũkenya no etereire nginyagia gĩthurano gĩgĩkinye akĩhote kwamũkania aici aya aya a mbia cia mũingĩ. Koguo no acokire irebebe-inĩ na athure mũtongoria wĩna ũigĩrĩrĩku, na ti atongoria arĩa manakorwo ũici-inĩ wa mbia. Gũkorwo kwĩna riboti njiganu, makĩmenyaga ng'ania na ng'ania ndabatie gũkorwo rũhonge-inĩ rũrũ. Koguo Mũkenya nowe wĩna mandate kana hinya wa kweheria mũici ũyũ, tondũ ona igoti

Kũrĩa kaũntĩ-inĩ ya Nakuru nĩ kũrĩ Mount Longonot. Mount Longonot ĩno ĩkoragwo magũrũ-inĩ ma Naivasha. Nĩ kũrĩa Volcano ĩkoragwo na kũrĩa ĩkoragwo ĩgĩtherũka. Kũndũ kũngĩ nĩ Menengai Crater o kũu kaũntĩ-inĩ ya Nakuru. Nĩ kũrĩa wĩonagĩra effect kana maũndũ marĩa manahanĩka nĩ ũndũ wa volcano rĩrĩa yagĩtherũka. Na kũndũ kũrĩa Menengai Crater nĩ kũndũ kũmwe gũthaka mũno. Tĩ kũndũ kũu no ũthiĩ ũhũrĩrwo mbica kũu, no ũthiĩ hiking kũu. Na wĩ mwena ũmwe wa Menengai Crater nĩ wonaga nginyagia Lake Bogoria kũrĩa maĩ matherũkaga nĩ tondũ wa ũrugarĩ wa volacano, na nginyagia itumbĩ ũrĩikĩtie kũu thĩinĩ nĩ rĩhĩagĩra kuo. Na nĩ ũgũcoka ningĩ wone Lake Nakuru yothe wĩ mwena ũyũ ũngĩ wa Menengai Crater. Koguo kũu nĩ kũndũ kũmwe gũthaka mũno.

Nĩũndũ nĩ iria rĩrĩa rĩnene mũno thĩinĩ wa Afrika. Na nĩ iria rĩrĩa rĩnyitithanĩtie mabũrũri matatũ thĩinĩ wa East Africa arĩmo Kenya Ũganda na Tanzania. Na gĩcigĩrĩra kĩnene kĩa iria rĩrĩ rĩ gĩkoragwo kĩrĩ mwena wa Kenya. Nĩ iria rĩrĩa rĩũĩkaine gũkorwo na maaĩ matheru nĩrĩo rĩũĩkaine ta fresh water lake. Na nĩrĩkoragwo na mĩhĩrĩga mĩingĩ ya thamaki ta mũhĩrĩga ũmwe warĩ kuo hau kabere ũrĩa wetagwo Silchild mũhĩrĩga ũrĩa ũciaranaga mũno na gũcũngĩrĩria iria rĩrĩ gũkorwo na thamaki nyingĩ. Oro hau nĩ harĩ na thamaki ĩrĩa nene ĩtagwo Nile Perch ĩrĩa ĩna mũigana wa mita igĩrĩ. Nĩ kũrĩ na Tilapia. Nĩ kũrĩ na gathamaki karĩa kanini mũno nĩko tũgetaga omena kana na kĩmoni moni ĩtagwo Dagaa kuma iria rĩrĩ.

Ũndũ wa mbere, nĩ nginyagia ũkorwo ũthiĩte cukuru ya driving ĩrĩa ĩyandĩkithĩtie kana ĩke register na rũhonge rũrũ rwa NTSA, kuoguo ũgakorwo wĩna marũa ma kuma cukuru ĩyo. Wakerĩ no nginya ũkorwo wĩna mĩaka ya kuma ikũmi na ĩnana na gũthiĩ na igũrũ. Ũndũ ũngĩ, nĩ nginyagia marũa maku monanie atĩ nĩũhĩtũkĩte kĩgeranio gĩa theory na gĩa practical kuma cukuru-inĩ ĩyo ũgĩthomeire. Wagatatũ, nĩnginyagia ũkorwo ũrĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ na cukuru ĩkahĩtũkia atĩ nĩũkinyanĩire gũkorwo ũgĩthomera driving na kũheo licence. Ũndũ ũngĩ no nginya ũgĩkorwo ũ apply ĩte marũa ma lisence nĩyo ĩtagwo Provisional Driving lisence mbere ya ũthiĩ.

Ũndũ wa mbere nĩ gũkorwo ũrĩ na nyama yaku na gũkorwo nyama ĩyo nĩ theru, na angikorwo ti theru nĩ ĩgĩthambagio. arabu kuumania na hau rĩ, nyama ĩyo no nginya ĩkorwo ĩkĩhaarĩrĩrio mbere ya ĩigĩrĩirwo mawaki-inĩ. Ũguo nĩ kuuga atĩ nĩ hakoragwo na mũtukanio wa indo ta gĩtũngũrũ gĩa saumu, tangawithi, ndimũ, no ũhũthĩre rosemary na mũtukanio-inĩ ucio rĩ, ũgekĩrwo maguta ma kuruga. Ũũ nĩ gũthondeka nyama ĩrĩa ĩkorwo ĩĩ njororo nginyagia thĩinĩ, atĩ rĩrĩa ĩgũkorwo ĩkĩigĩrĩrwo harĩa mwaki-inĩ, nĩ tondũ wa gũkorwo ĩĩ hũthũ, mwaki nĩ ũkũingĩra na thĩinĩ naihenya na kũmĩcũngĩrĩria kũhĩa kwa naihenya. arabu rĩ, nyama ĩno yarĩkia kũhaarĩrĩrio ĩĩ nĩ cover gwo na karatathi ga foil, ĩgacoka rĩu ĩkaigĩrĩrwo mwaki-inĩ na ĩkaheo ihinda rĩa kũhĩa ĩkĩgarũragwo mwena ũyũ na mwena ũyũ ũngĩ. ĩno nyama no ĩrĩo na ngima nĩyo twĩkĩrĩire mũno.

Thogora ũyũ ũcũngagĩrĩria nĩ gũkorwo maguta, betũrũ kana ndithũrũ, iria ihũthagĩrwo nĩ nduthi na matatũ, gũkorwo cikĩhaimba mbei, kana cigĩthiĩ nathĩ. Thogora wa maguta ũngĩkorwo ũrĩ igũrũ mũno, nĩũtũmaga thogora wa matatũ ũkĩambatĩre. Ningĩ thogora ũngĩkorwo wĩ thĩ, nĩ ũtũmaga naguo thogora wa mũthii, ũgakorwo wĩthĩ. Tobauti ĩno ya maguta gũkorwo ĩkĩambatĩra, nĩyo betũrũ kana ndithũrũ, nĩyo ĩcũngagĩrĩria thogora gũgĩcenjia, gũthiĩ igũrũ, kana gũkĩambatĩra. Ũndũ ũyũ ũrehagwo nĩ mogarũrũku marĩa mahanĩkaga bũrũri-inĩ, kuumana kũrĩ thirikari. Thogora wa maguta ũngĩgĩthiĩ igũrũ, nĩ ũtũmaga, matatũ na ndithi thogora wao ũgathiĩ igũrũ. Na toũguo tu, nĩ ũcũngagĩrĩria nginya indo ici ingĩ, ta mĩtu, cukari, kwambatĩra kana gũcuka. Ũguo ũndũ ũyũ ũcũngagĩrĩrio nĩ ũndũ wa tax, thĩinĩ wa bũrũri.

Itũra-inĩ rĩa gwitũ-rĩ, tugaga nĩ mũgiro gũteanĩria ũndũire witũ, kuoguo mbeũ njĩthĩ nĩĩkoragwo ĩkĩrĩire mũno maũndũ ma ũndũire, ĩtegũtiganĩria ũndũ ona ũrĩkũ, nĩtondũ rĩrĩ, ũndũire witũ nĩgũo ũkoragwo ũkĩrũnga mĩtugo na mĩikarĩre itũ kũrĩ andũ anini na kũrĩ andũ agima, kũrĩ maithe maitũ na icio nĩcio nginyo iria tũrutĩtwo nĩ a maithe maitũ na nĩcio tũkĩrũmagĩrĩra, kuoguo gĩcigĩrĩra-inĩ gitũ, gũtiganĩria ũndũire nĩ ũndũ ũmwe mũritũ mũno na nĩ ũndũ ũmwe ũtangĩhanĩka kana ũtangĩenda kũiguo ona itũra-inĩ atĩ ng'ania nĩatiganĩirie ũndũire ũyũ kana ũyũ, kuoguo nĩtũrũmbũyagia mũno na gwĩkĩrĩra mũno ũndũire witũ nĩamu kwaga gwĩka ũguo ũcio ũkoragwo arĩ mũi mũi ũrĩ ũndũ mũru mũno na nĩ mũgiro kũrĩ ũndũire witũ wa Gĩkũyũ.

Ũhũri wa thimũ nĩ njĩra ĩmwe njega mũno ya kwenda kũmenya ũrĩa ũngĩ ahana atĩa kana atariĩ atĩa. Nĩ njĩra ĩmwe ningĩ ya gũtũma mũndũ erutũrũre arĩ na ruo, na gũthikanĩrĩria ona rĩrĩa mũndũ akenete kana rĩrĩa arĩ hatĩka-inĩ. Koguo nĩ mũkoragwo na ihinda rĩega na rĩnene mũno rĩa kuumĩrania ngoro na mũndũ ũrĩa ũngĩ mũtekuonana ũthiũ kwa ũthiũ. Na nĩ tondũ wa mĩikarĩre ya kĩĩrĩu rĩ, nĩ ũkoraga mũndũ ũmwe arĩ kaũntĩ ya Kirinyaga, ũrĩa ũngĩ ee Embu na ihinda rĩu rĩa gũgĩcemania gũgakorwo kwĩna moritũ maingĩ mũno. Koguo thimũ nĩyo ĩhũthĩkaga kaingĩ na kaingĩ kwenda kũmenyera mũndũ ũhoro. Kana arĩ na ũgima wa mwĩrĩ, kana gũkinyanĩria ndũmĩrĩri ya ũndũ fulani kana ũndũ ũngĩenda kũmũmenyithia. Koguo thimũ nĩ ũndũ ũmwe mwega mũno wa gũcokanĩrĩria arata ona bamĩrĩ, makeiguaga me hamwe ona marĩ kũraya na kũraya.

Wĩmwega mũnene wakwa? Ngwĩhoka nĩ wagĩtinda thayũ kana ũrĩ thayũ. Nĩ ndacũga mahera mũno nĩ ũndũ wa thimũ ĩrĩa ndĩrakũhũrĩire nĩ amu ĩraingĩrire gwaku kĩ mahĩtia tiwe ndĩrahũragĩra, ĩndĩ ndĩrahũragĩra mama wakwa. Nĩ ndacũga mũhera na ndakwĩhoya na gĩtĩo kĩnene mũno ũigue ngoro-inĩ yaku ũrĩ na handũ ha kũnjohera nĩ tondũ wa ihĩtia rĩu ndekire. Nĩ njũĩ nĩ ndatihirie ngoro yaku kana ngĩkũhĩngĩca na rĩngĩ ngĩaria mĩario ũtabatiĩ kũmenya. Nĩ ndakwĩhoya o rĩngĩ na gĩtĩo ndĩnyihĩtie mbere yaku na mbere ya Ngai, ũkorwo wa kũnjiguĩra thaa na kũnjohera. Nĩ tondũ ũrĩ o mũnene wakwa na nĩ ngũhete gĩtĩo na gũtiarĩ kwenda gwakwa, no kara kahĩtirie ngĩhutia namba yaku. Na nĩ ũndũ ũguo nĩ sorry na nĩ sorry mũno...

Kuuma mũciĩ gwitũ nginya taũni ya gwitũ rĩ nĩ handũ ha kiromita ta igĩrĩ ũguo. Kaingĩ na kaingĩ nĩ hũthagĩra nduthi kana rĩrĩa itakĩrĩ mũcerere mũno nĩ ngũhũthĩra magũrũ gũthiĩ kutembea nginyagia wĩra-inĩ. No maita maingĩ nĩ rĩrĩa hũthagĩra nduthi nĩ tondũ wa gũkorwo ndĩrĩ na ihenya rũcinĩ. Nduthi nĩ ikoragwo cirĩ kuo na njĩra ya ũingĩ mũno koguo nĩ itũhũthagĩria maũndũ ma naihenya ihenya. arabu rĩngĩ mathaa ma hwainĩ ma gũcokereria na mũciĩ nĩ ngũ tembea tondũ ndikĩrĩ na maũndũ maingĩ, ndikwenda ndiragĩcererwo gũthiĩ wĩra-inĩ. Koguo hau ni gũ tembea ndĩrĩ na mathaa ma kũigana kũnginyia mũciĩ. Itũra-inĩ rĩa gwitũ rĩ, security nĩ njĩra ĩmwe ĩroretwo mũno mũno, koguo mabarabara-inĩ maitũ gũtirĩ na waaganu. Ningĩ barabara ĩna rami, gũtirĩ mĩriko na mĩambato. Nĩ handũ ũra tembea wega na ũgathiĩ kana ũgathiĩ wega na nduthi hatarĩ na ihĩngĩca o ciothe. Nĩ bara ciroretwo wega na igagĩthondekwo wega na ũgitĩri...

Kwa mũhiano hũthĩre kambuni cia thitima, ndĩmere atĩrĩrĩ, harĩ indo irĩa ndĩrendaga kana harĩ indo irĩa ndĩraguraga, mũigana wa indo irĩa ndĩragũraganĩ nĩ irakorirwo ikĩnyiha. Cirarĩ gĩthimi kĩa mirioni ĩmwe maratũmanire citakinyĩte mirioni ĩmwe mũgarũ na ũrĩa tũraaranĩirie na inyuĩ. Ũguo nĩ ingĩmũhoya mwĩke ũthuthuria wa order ĩrĩa mũraheanire ĩnginyĩre na mũkorwo mũkĩndorera order ĩyo ĩngĩ ĩtakinyĩte. Nĩ ndamũĩhoya na wĩnyihia mũndorere ũndũ ũyũ na njĩra ya naihenya mũno nĩ tondũ wa kũrũgamia wĩra. ĩkaai ũthuthuria wa naihenya na order ĩkorwo ĩkĩingĩra ihinda rĩrĩa rĩbatiĩ, nĩgetha motungata kũrĩ mũingĩ ngorwo ngĩmakinyanĩria ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. Na nĩ thengiũ ii mũno.

Wambere rĩ nĩ kũmũhe mwĩhoko akorwo na wetereri wa atĩ indo ciake nĩ ikũmũkinyĩra. Ũndũ ũngĩ nĩ kũmwĩra atĩrĩrĩ nĩ abatiĩ gũkorwo akĩaranĩria na andũ arĩa mamũendeirie kana kambuni ĩrĩa ĩramũtũmanĩra indo ciake. Makorwo makĩaranĩria wega na kũmenya kũrĩa mũrigo ũkinyĩte, na waneanirwo mũthenya ũrĩku na ũbatiĩ gũkorwo ũkĩmũkinyĩra mũthenya ũrĩkũ. Kũngĩkorwo mũrigo ũyũ wake nĩ ũcereirwo rĩ, nĩ abatiĩ gũthiĩ borithi arĩ na marũa marĩa agũraga namo. Marũa marũa marĩa andĩkĩirwo nĩ kambuni yake agĩtũmĩrwo na njĩra ya thimũ, kana agĩthiĩ bengi akĩrĩhĩra kuo. Nĩ abatiĩ gũthiĩ borithi-inĩ aandĩkithie OB ya atĩ mũigana wa indo cia ciringi cigana ũna nĩ ndĩra order te na nĩ irĩkĩtie kũrekererio irĩ njĩra no nĩ icereirwo. Akaandĩkithia OB nĩ ũndũ o wothe ũrĩa ũngĩhanĩka. Thirikari ĩgakorwo ĩna ũmenyo na ĩgakorwo ĩĩ mwena wake.

Maũndũ mothe marĩa mahanĩkaga thoko-inĩ makoragwo marĩ gĩthomo harĩ mũrĩmi. Ũguo nĩ mateithagĩrĩria mũrĩmi gũkorwo ehotorete na matharaita marĩa maagĩrĩire harĩ ũrĩmi wake ũrĩa ũgũbuatĩrĩra kĩmera kĩu kĩrathirire. Ũndũ ũyũ nĩ ũmũũhĩgagia rĩngĩ na tekinoronjĩ njerũ ĩrĩa yakiumĩra kana ĩrĩa ĩragĩtabanio kũrĩ kĩmera kĩerũ. Ningĩ o haha mũrĩmi nĩ akoragwo na ũũgĩ wa kũmenya nĩ kĩmera kĩrĩkũ kĩngĩ abatiĩ gũkorwo akĩhanda mũgarũ na kĩmera kĩrĩa kĩoima. Kana nĩ kĩmera kĩrĩkũ, nĩ irio irĩkũ thaa ici iragũrwo mũno thoko-inĩ. Koguo mũrĩmi nĩ akoragwo akĩũhĩgĩrĩra maũndũ-inĩ maya mothe. Na ningĩ nĩohĩgagĩrĩra maũndũ-inĩ ma wendia kũrĩ agũri ake. Kũgũra kuuma thoko ingĩ, kwendia kũrĩ thoko ingĩ, koguo nĩ akoragwo na netiwaki ya thoko kuuma mĩena na mĩena. Agakorwo akĩgunĩka mũno kuuma thoko-inĩ.

Thoko ya mũcere bũrũri-inĩ nĩ ĩkoretwo ĩkĩnyita thing'i, na mĩri yayo nogũgĩtamba iragĩtamba, ũguo ĩgacũngĩrĩria mũrĩmi gukorwo akĩhota kwendia mũcere wake, na mbei njega, kũrĩ agũri. Ningĩ mũrĩmi-rĩ, nĩ arakorwo ena nabathi njega mũno ya gũkorwo akĩongerera ũrĩmi wake harĩ mũcere, nĩ tondũ nĩ ũrakora wĩna macokio mega kũrĩ we. Tondũ hau kabere-inĩ, bũrũri ũrakoragwo ũkĩgũra mĩcere mĩingĩ kuuma nanja, kuuma bũrũri-inĩ wa India na Pakistan, na rĩu ihinda rĩrĩ mũcere ũrĩa ũra import wo bũrũri-inĩ ũgakorwo ũrĩ mũnini mũno, koguo ndũrahota gũkinyia avarege, ĩrĩa bũrũri ũgĩkoragwo ũgĩbatara. Koguo ũhoro ũyũ nĩ ũrahe mũrĩmi kanya kanene mũno, gagũkorwo agĩkũria we mwene, na ũrĩmi mũnene mũno, wa mũcere, arĩguo arĩ bainda na kĩĩguni mũno, kũrĩ mũrĩmi o wothe ihinda-inĩ rĩrĩ tũrĩ.

Mũkingo nĩ mũrimũ ũrĩa ũkoragwo uumanĩte na virus irĩa cikoragwo cikĩ affect ũgima wa mwĩrĩ wa mũndũ. Koguo nĩ gũkoretwo na mawĩtĩkio maingĩ atĩ mũndũ wĩna mũkingo ndabatiĩ gũkorwo agĩikarania na arĩa angĩ, kana ndabatiĩ gũkorwo mũkĩnyua gĩkombe kĩmwe kana kũrĩĩra thani ĩmwe ya irio. O ho no makiugaga atĩ mũndũ wĩna mũkingo ndabatiĩ gũkorwo agĩ kiss mũndũ ũrĩa ũngĩ. Ningĩ no magĩtĩkĩtie atĩ mũndũ wĩna mũkingo ndangĩgĩa na mwana kana ndabatiĩ gũkomania kana kũgĩa na ndũgũ ya kĩwendo na mũndũ ũngĩ. Nĩ metĩkĩtie atĩ mũndũ ũyũ agĩa na mũkingo ũndũ ũrĩa ũngĩ etereire nĩ gĩkuo. Koguo ndakĩrĩ na thikũ nyingĩ cia gũtũra mũhuro wa riũa. Ũndũ ũyũ nĩ ũbatiĩ kũhũranwao naguo na njĩra ya gũthomithia andũ ũhoro wĩgiĩ mũkingo, nĩyo training and camping...

Mũthamburu ehotoraga macuka ta ma mũkabi, ĩndĩ rangi wake ũkoragwo na marangi merĩ. Rangi wambere ũkoragwo wĩ mũtune, na ũcio ũngĩ ũkoragwo wĩwa pink, mau nĩmo macuka marĩa Thamburu ciĩhotoraga. Nĩ marĩ na gĩkundi gĩtagwo Morani, Morani makoragwo marerete njuĩrĩ, magacoka makahaka rangi mũtune, na nĩmekagĩra beads, ota cia rũrĩrĩ rwa mũkabi, mũtwe, ng'ing'o na njohero. Ũkĩringithania na rũrĩrĩ rwa Rendile-rĩ, Rendile rangi wa macuka make ũkoragwo wĩwamarangi mothe, no atukanie rangi wa white na mũtune, marangi ma yellow, ndathuraga marangi tamũthamburu, nonake mũrendile, nĩekagĩra beads. Nake Mũturutana-rĩ, ũcio akoragwo na beads, na rangi wa nguo yake ũkoragwo wagĩburu, kana rangi ũhana wa gĩtĩri, na maita maingĩ nĩmekagĩra nguo cia ngothi.

Rũhonge rwa Ministry of Health National Malaria Control Program , inyitanĩire na honge ingĩ citarĩ cia gĩthirikari, nĩcio ciĩĩtaga, Zero Malaria Campaign Coalition, nĩo makoragwo magĩtabania campaign ciĩgiĩ marĩria. Wambere nĩmakoragwo na mũtaratara wa kũheyana neti cia kũgirĩrĩria rwagĩ ũtukũ, wakerĩ, nĩmaheyanaga ithimi na kũrigita arwaru arĩa makĩrwarĩte mũrimũ ũyũ wa Marĩria. Oroho-rĩ, nomakoragwo na gĩthomo gĩa gũthomithia andũ, mĩikarĩre-inĩ yao ya oromũthenya, harĩ matũũra marĩa mamarigicĩirie, takũgĩrĩrĩria gũkorwo magĩikara kũndũ kwĩna gĩko, kũndũ kwĩna maĩ marahĩte, marĩa mangĩkorwo makĩgucĩrĩria rwagĩ. Gĩthomo gĩkĩ, makoragwo magĩtabania matũũra matiganĩte, na kũheyana nginya ndawa cia marĩria.

Luo nĩ moĩkaine gũkorwo marĩ andũ arĩa makoragwo marĩ aingĩ mũno, makoragwo marĩ a kana, arĩa marĩ namba nene mũno gũkũ Kenya, koguo-rĩ, namba yao nĩ ĩkoragwo ĩrĩ kĩguni mũno harĩ ateti, nĩ tondũ nĩmoĩkaine gukorwo mena ũrũmwe, nakoguo nomacũngĩrĩrie kũgwa kana kũhetũka kwa mũteti, hingo ya gĩthurano. Athuri aya a rũrĩrĩ rũrũ rwa Luo-rĩ, nĩo mũno mahũthĩkaga, ĩgũcokanĩrĩria rũrĩrĩ rũrũ rwao, nĩguo rũkorwo rwĩmwena ũmwe. Kaingĩ na kaingĩ, rũrĩrĩ rũrũ rũkoragwo rwĩmũng'ethanĩro, na thirika ĩrĩa ĩrĩ wathaninĩ. Koguo athuri aya nĩmahũthĩkaga gũcokanĩrĩria andũ ao, rũrĩrĩ rwao hamwe, na kũmaiga makorwo magĩthiĩ na njĩra ĩmwe, ĩrĩa magĩthurĩirwo nĩ atongoria ao.

Ũyũ nĩ mũrimũ ũrĩa ũkoragwo ũrĩ na goro mũno, kũũrora, kana kũũtungata. Ĩno ĩkoragwo iri virus, ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩhotomia ũgima mwega wa mwĩrĩ, wa mũndũ. Mĩikarĩre ya mũndũ ũyũ nĩ ĩbataraga mbia, nĩgetha akoro akĩrĩa irio ciagĩrĩire, na kũĩrora wega kĩmwĩrĩ, noũũ wothe-rĩ, gũgĩbataraga mũndũ gũkorwo agĩikarĩte wega kĩmũhuko. Ndawa irĩa makĩhũthagĩra oromũthenya-rĩ, cikoragwo cikigũrwo mbeca nyingĩ, nĩamu nĩ ndawa cia kũnyuo oromũthenya, oromũthenya, na cibataraga mũndũ wĩ na mbia, nĩ tondũ angĩaga gũcinyua, mũndũ ũyũ macũngĩrĩra make gũkoragwo arĩ gĩkuũ. Ho rĩũ-rĩ, honge nyingĩ cia kuuma bũrũri wa Kĩamerika nĩmakoretwo magĩteithia mũno andũ taya arĩ matarĩ na ũhoti, na kũmagũrĩra ndawa irĩa magĩraga o mweri o mweri cia gũkorwo makĩnyua, na kwĩrora wega thĩiniĩ wa mĩrĩre yao.